Chiemoni to ber mana kichamo kode chapat kata mchele, kata gi chiemo mamoko, to kuon ok odonjgo kata matin, nikech mae bo dwaro ni itiyo kod uma, to nikech okike gi gik mang'eny koro nyaka odwar adwara chiemo ma nyakisungu ma mano nyaka bed chapat kata mchele. Mago kamano.

Mondo mi chiemo ma kama oriti, chiemo ma kama bodwaro ni ng'ato bedo gi kuma ng'ich ma en ma dho ngere dendo ni spirit, ma dho ngere dendo ni fridge. Koro nyakobed e frij mondo mi okaw ndalo mang'eny to kokokete e frij to kethruok mare en gi ata malo mar kethruok sana. Koro frij emanyale, frij emanyalo kete obed maber kuom ndalo mathoth. To kaok kamano tonegobedni itede chon mondo kik kane kae mago onge. Kech kokane kuom ndalo mathoth tobo, obokethre.

An to gima dibi e pacha kaseneno picha ma kama, tang'e ni mano japur manigi chak kabisa nikech dhok ma en godo go gin dhok magolo chak. Kendo ng'atni en ng'at manyalo yudo ohala maduong' sana kuom chak mo dhogo golo. ni chaggo onyalo tero e skul, onyalo tero ofise mopogre opogre mondo oyude kastama. Koro kaneno pichani to wach ohala gi pur emabiro e pacha.